Ele kerto neranik ak lagok che mengechen kelchinoik ab atebosiek chebo kasari ko kere kole atebosiek choton chepo kipkaa ko atebosiek choto che kororon ago che nyalunotin. Atebosiek choto chebo kipkaa ko atebosiek che kororon che tinye tegisto agot en chi tugul ak tegisto en biik che eechen kora. Mokirokendoen atebosiek chebo kasari. Kasari ko kikeyai tuguk chemo koboru tekisto en biik choton che eechen. Kou ngalekab long'ishek, long'ishek ko en kipkaa ko kimakechomchin lagok che tibik anan neranik che tibik kolach amun kigikere kele long'it en tibik komoboru tekisto en sigik anan en biik che kagoosegitun. Tuguk alak ko ngoroik che mengechen en tibik, mou nguni.